Newatiyo kode e ndalo chrismass ainya kuma dhano ochokre mangeny kata inyalo tiyo kode e ot inyalo chame en chiemo michamo

Tijni nigi nengo nikech ok oyot yudo kuonde ma ok pidh e kich. Inyalo tii kode ewicho mkate, inyalo tii kode e yor keto chai, kendo en gi nengo ahinya kuonde ma ok oyudre.

Tijni ok ahero nikech chieng' moro osiepa moro nodhi tugo tuk go punda ni. Ma nowito pesane tee, moduogo ot koonge kata sling' achiel. Omiyo ok ahero tijni.

Weche man gi nengo' kae gin kaka, apoyo, afuoto , matunda, basin ,oganda , glass omwogo gi mawembe

Joma ni kagi okange'yogi maber, gimange'yo ni gin jotendwa makonyowa, mangiyo ni ndere opa ,osuptal oyudre yath kendo gikonyo goyo lweny.

Tijni kidwaro time nyaka ibed japuoj kendo nyaka isom puonjo to kitime to imiyo nyithindo yo maluwo ,inyalo tero nyithindo e pap mondo otugi

Gini ok thor yudre ahinya e gweng'wa, jo to en chiemo michamo . Jomoko tede chame, jomoko loso kode yath, jomoko loso kode inyalo lose ne gwen macham.

Gini thoroyudre e aluora wa , inyalo ti kode e chiemo , jomoko lose chame , inyalo ti kode e loso chiemb guen kendo jomoko be use yudo kode pesa ahinya ni kuonde jok mok oyude

Inyalo tede nikech jomoko ohere ahinya, ogero dendwa kendo miyowa teko , inyalo tede kata ne nyithindo matindo bende joma nigi nyithindo ohere nikech nyithindo ohere ahinya.

Gima omiyo ok ahero tijni en nikech chieng' moro osiepna moro ne wuok ga gokinyi to kendo oduogo gotieno ahinya tohol ma okonyal, owe nyathi kende to nyathi bende ok yud chiemo e yo maber.

Gimatimore ka en ni rawere moko obet piny chiemo, kendo gichamo kuon kod ring'o. Moko be obet e bathgi gi komachielo. Nyathi moro ochung' e chiel kendo ng'iyogi kaka gichiemo. To chal ma jok mobet gimbelegi goyo picha.

Mane akuongo chako timo tijni, ne akia kaka itime mane aketo mach mang'eny ma rabuonda nowang' molokore mirni. Ma ne odhawna nikech ma kende e ohala mane wan go mane kelonwa pesa.

En kod nengo nikech inyalo ti kode eloso sukari. Inyalo ti kode eloso nguru, kendo jomoko ohere ahinya nikech omit edhok kichame. Kendo inyalo ti kode ahinya eloso gik mamit mit.

Mondo mi irit gini, ikete kuma onge pi ma pi nyalo make mondo okethe, kendo ikete kuma gik moko machalo oyieyo ok nyal chame. Kendo inyalo ting'e kata e otete mondo kik ogore piny mondo okethre.